Eimaa sirkali egolikinoto ah ore egira aing'oru esidano omasaa tiatua enkitumia e Internet, nitum ajo ore tonkulie muruain ashu ore temurua, arashu tenkop ormaasai, nitum najo kegol esiai enetwak. Amu ketii iltung'anak lemeeta kuna simui sapukin. Naa ore si netwak tolmaasai, arashu towuejiting nemanya irmaasai, nidol ajo keeta shida. Kaidim atejo keimaa sirkali egolikinoto sapuk oleng.

Ore tene, naidim atosho entumo arashu intumoritin, nayau kulo kijanani, okuna tasati arashu ntomonok, tenebo. Ekiwosh kuna tumoritin, arashu enatumo, kiyiolo arashu kiata entoki etipat nikigira ai ongelelea, naipirta ereteto elelero. Aidim si naji ayau enkikundi, naidim aiteng'ena kulo tung'anak, arashu naidim aiteng'ena lelo kijanani, okuna tasati, tombaa naipirta ereteto elelero, arashu enoontasati, tolosho lang'.

Ore tenkias onkiri napejo, tosirua lekiama tenkop orkokoyo, naidim naa sinanu atejo, eau naboisho. Amu, ebaiki naa inkwapi ing'ua kulo tung'anak, ashu etii oloing'ua enkop nemetaana, netii oloing'ua enkop nataana, nole sotua, nidim tasi naji aibung'ie kulo tung'anak, amu eyau nasi kulo tung'anak tebebo, metaa entoki nabo. Naidim nasi naji atejo idim naji ayau enchipai. Amu ore oshiake tosiruai pookin, naa keyau naboisho toltung'anak, neyau si enaduo shipai, toladuo tung'anak. Neeku, kidim taa naji enkias onkiri napejo, ayau enchipai tiatua kulo tung'anak, tenakop orkokoyok.

Enetipat enabae temurua, ah ore tenigira aunisho arashu tenigira aun kulo maisurin, ore tormarei limidimu ate, na idim si naji aitumia kulo maisurin, milepie biashara ino. Imir naji kulo maisurin, nitum eropiyia, arashu ropiyiani, nekidim kuna ropiyiani ataret tewueji neba enaa eniyieu nikiretu. Ore si kulo maisurin, tenetii ormarei arashu enkang' nagira aun kulo maisurin, meeta eniko enaduo ang' pepukuo. Amu eau si usaidizi tenkata nemeetae impuka, tenkata nemeetae iropiyiani, idim si naji ake atareto iladuo nyoo, enaduo, oladuo marei.